Nasi ore tenewueji na esiai eunoro sanasana tenkoitoi e agriculture neenkoitoibsidai oleng amu indim atuuno endaa ino natewoi pooki nitii itii olduka na intumia enoitoi enkoitoi na sidai nalelek aitoki amu kelek amubore esiai enkare na ketii soitok kutitik netii particles nakeya endaino mitoki aibung enkure nenkoitoibnaibengeno ashu nekuna baa naji digital aiko neji najo na sinanu esiai sidai teneasu tomuruan ashuto weitin pooki amu iunisho na ata ana tiatua enkaji ino indipa atuuno inatoki ashu te compound ino nijo ena ketii ntokitin napuku oleng pilo alo ayiolouneaku na ore enasiai teniun nai nkomputani inonok niun inkarati niun ntokitin nindim aitumia tiaji ntokitin nemeya ewoi sapuk ore enasia enaoitoi e agriculture na enkoitoi sidai nai nitumie oltungani endaa ino tenkoitoi nalelek tenimiata nai olchamba sapuk liunie.

Basi ore taa entoki naitiship teneweuji adolta na olee emapita ormatires ormatires ninye amu ijo kenaura ijo keishunye netii ormutungu lorgaa nadolta naa ajo ore enkaji najingita ele lee na ki vaccant basi ore entoki najo nanu tenewueji na mbaa kunabnaimari tekila maali ashu tomuruai pokj ashu toseuseu pooki nalulunga ketii ake ngolikinot naijo kuna adolta ake ajo eonyokita itu na ninye ejing enaaji ,ituu akata emanyi enaaji amu metii toki neaku kegira ele lee aiduraki enaaji ajo na sinanu na mbaa kuna. Naitagolisho amu kiteru likae tungani tesiai enye tiabori adol ele ajo ore ake tonkolongi nemelakwa tanaa olee duo naa nitabaya mbaa enyenak na olee pii olutu anyok amu olanyuani ajo na sinanu amu ore etiu nejia nikidol naa ajo ore elee lee na olanyuani oleng nikidol ajo ore kuna golikinot na naimari sanasana enalelero aang neaku emiure ake oltungani maisha ningira aimaa amu ore poki toki na kibelekenya amu ore enamaisha na rishat ake onkatitin neaku ore kuna golikinot na nenkitu rishata.

Ore tenewueji kadolita Ajo etupukuo ajali sapuk oleng nadolita naa egari ee Nissan enoshi nanap iltung'ana etoshoto ee entukutuk adolita naa il derevani lee gari adol naa egira aibiribir Ajo kalo naaji otaa enyamali arashu kalo oinyiala adol Ajo nitumie naa egari pii adol Ajo etaparipari egari edukuya nataparipare sininye oltukutuk naa ntokitin torok Kuna nagira asaa tenkumoki oleng tele Osho lang tenkaraki mekure eingorisho ilderavani nemesujita nkoitoi najoitoi sheria neeku kajo naaji nanu kintukuj naaji ake ilderevani lang pee eku iltung'ana osuj sheria neas mbaa naishakino neas too nkoitoi tenkaraki ore mbaa naijio Kuna naa lawokok loo naishi enepu kulo tung'ana taata onya kulo keek torok enepu kulo tung'ana laa keeta mbaa torok too ndamunot neeku oree etii irbaribarani nemeing'orisho aitobiraki neeku ore Kuna tokitin naa mbaa nagira ayau taata mbaa kumok neyau enkishui oltung'ana kumok oree taata enasiai ee accident netumuta olosho oleng neeku kajoki naaji iltung'ana lang emaingorisho oleng amu netumuta taa enasiai ee ajali iltung'ana oleng Ajo naa sinanu

Basi ore taa tene wueji, naa enetipat oleng ena siai, ena siai eunoto orkeek ashu ena siai eunoto ekuna tokitin taata. naa enetipat amu kisaidia iyiook to baa kumok oleng. ore ene dukuya kitobir irkeek enkijiape. neyau enkijiape sapuk oleng. nitoki aaku keyietu enchan te wueji sapuk oleng. pooki. Netii. neeki kitukujisho ena siai ajo entuun irkeek. amu keretisho oleng naa ene tipat. naa ore ake ewueji netii irkeek sidain, naa ketii enkijiape sidai oleng. netio sii naa itobir iltunganak te wueji netii. naa ekipuo aitukuj kulo tunganak lang peeuni kulo keek, amu entoki etipat oleng. entoki nataasa apa loshon. neeku naa ore pee ming'uaari ninche yiook tesidai. mataas imbaa naijo Kuna naretisho neeta faida te nkishui oltungani we ramatare oo nkishu. neekh entoki sidai oleng amu kikiti enchan, kitobir oloingang'e. neyau enkijiape sidai oleng. amu ajo naa sii nanu kisidai ena siai nauni irkeek oleng pookin. najoki irmaasae lang matonyok oleng. amu Kila mutu neun irkutik keek. tenkaraki esidano naata Kuna tokitin. adol ajo esiai sidai oleng nasitae. neekua matonyok oleng amu kisidai oleng.

Ore taa ena siai taa ekuna tokitin naitukuekie sunta arashu naitokieki noshi chooi oo lashumba noshinatonieki naton naa mesapukin ashu eitu eku kumok oleng tenkop ang tenkaraki naa ore ena maendeleo neton aa kegira alotu maakutiti neeku ore ena siai keton medupa tenkop ang tenkaraki naa etapeje enasiai emaendeleo neton naa akiti kake etabaitie iltung'ana ildukai kake mmee sapuk ore duo tanaloo oo nkaulele tedaloo naa emanyisho naa oltung'ani oramatie metii enasiai oleng Eton medupa oleng naa esiai sidai naaji ena amu keeta tipat amu kitoki aisaidia ena siai olchafu nitoki aipunguza nitoki aipunguza ena siai olchafu neeku Ajo nanu ore enasiai naa enetipat ore naaji peyie ebaiki enaloo oo nkaulele naa kesidanu oleng nimitoki iltung'ana amu keeta nkuti moyiaritin akeyieyie naisababisha ena siai olchafu loo chooi neeku Ajo nanu sidai ena siai oleng hoo neton eitu ebaiki iyiok kake kiyiolo ake Ajo ore too nkolong'i nemelakua naa kapunua ake netumie too nkaulele neeku ore ena siai naa sidai kake eitu ebaiki iyiok

Ore naa ena siai naa ee engineering ashu ena siai naa mechanic engineering nemeyiieu ninye duo nisumie oleng Kake keetae naa Kuna polytechnic oshi naapuoi, naa teneku naa eitu naa iidim ashomo sukuul aendelesa enkisuma. neeku ore eng'eno nayieu e a toki naa pee ilo ake nena short courses ashu ilo ena polytechnic nilo aisuma ena siai. nitobiri iltukituki. naa esiai taata oleng, naretisho naa amu ore tele Osho lang le Kenya likitii. netagolo esiai taata etumi. etaa Kuna kuti siatin sidain. kake ore Kuna siatin taata anaa ine ng'eno. naa keretisho oleng, amu, ore ake peeku netayiolo oltungani ataasa Kuna tokitin naa keesaki keon esiai, enye. netum iropiyiani enyenak sidain. nemeeta imbaa kumok. Neeku ore ena siai taata naa esiai naalelek oleng kayieu naa iltunganak onyoraa. nees esiai naa enaa enayieunoyu. kake kitukuj naaji nanu iltunganak ajo ore Kuna kera nemeekure eyieu Kuna sukuul, nepuo aas Kuna koosi. neitobiraki iyiook Ina amu, esiai etipat oleng. mimeneaa aikata eneesita oltungani ashu eneimunyie eropiyia. amu ore tenakata ena siai, naa keeta ropiyiani.

Basi ore taa tenewueji nikidolta naa enapalai ashu kunapala naji national identity card naji ekinjo nai permit enimpamgu tekenya nilo Rwanda ashu ipuku te rwanda nilo Uganda nekincho si nitum inasia matejo work permit nindim ataasa entoki naba ana eniyieu tiloosho lishomo neaku ajo sinanu ore enasia ekuna ardasini na etareto yiok oleng amu ore tanakata teneeta biashara niyieu nilo aas tokuna kukie kwapi eboo na ore iata enapalai na esidai pii katukul ajobna sinanu na sidai enasiai east African organisation naata naa kuna tokikitin national identity card neakubore kuna tokitin naa netipat teneeta oltungani ore na nai teneeta entoki nilo aas tonkwapi eboo nilo aas miata entoki pooki nikimitiki ilo aas entoki poki naba ana eniyeiu neaku ore tanakaokuna ardasini na aisidain oleng neaku aisidai oleng enikidumubkuna ardasini kira olosho lang le maa.

Basi ore naa tene wueji nekidolta naa ena siai duo orkererin duo oleng' sanisana, kidotaa naa intoyie naa naaranyita nibung'ita naa masaa enye orkereri lenye, kidoltata naa ajo ore ena siai orkerereri naa mbaa sidain oleng' amu misho iyiok kirikino mbaa apaa naasi te dukuya ashu too nkolong'i apa naatulusoitie aa ajo naa sinanu piikipuo aayiolou. Naa mbaa sidain oleng' amu keretisho oleng' nitadamu iyiok mbaa sidain, nitadamu iyiok imbaa kumok, niteng'en iyiok oleng' naa pee kitumoki siyiok aiteng'ena naa nena kuliek kera naaponu ashu ina nkae generation, neeku imbaa sidain ake oleng' kuna. Neeku ore nai ena siai taata ee orkererin naara akeyie too too muruain pookin ashu tenkop muuj naaji te seuseu nalulung'a naa mbaa nai nemishaakino nepali ki na kishaakino nai naa keasi ake naa nishu niteng'eni iltung'anak peeyiolouni naa intokitin naata tipatisho ashu nemeeta, neyiolouni naa imbaa naifaa neesi ashu mbaa nemeyeuni naaji nai neesi naa tiatua naaji naa emurua inyi ashu tiatua naaji orkereri linyi. Neeku ore tene wueji naa kadol nanu ajo mbaa sidain oleng' kuna naasitai tene wueji. Neeku aitukujisho nanu ajo pee ming'ua iltung'anak naa ena siai naa orekereri lenye ajo naa sinanu naa .

basi ore naa tene wueji kidolita naa Nkera natii sukuul natii tenkisuma adolitaa naa netii sininche ntasati netii sininye irmalimuni lenyeore duo oleng ena nkisuma naa ena naaji CBC amu kidolita naa Nkera ebung'ita Kuna tablets naa enkiteng'ena taata ena sidai oleng nanyaaka alotu ele Osho lang le Kenya aa mbaa sidai eyaua ena kisuma amu keng'as aku etaasa mbaa kumok oleng ore ene dukuya netaasa ena kisuma tele Osho lang nitngena nkera ang oleng amu etaa tanakata keyiolo Nkera ang aitumia Kuna tokitin naaji tablets neyiolou aitumia taata ata Kuna simui Kuna taata nayetuo kisasa naa tenkisuma nayeuo taata shakenisho Ajo kengenu enkara asikoki oleng neeku ore ena kisuma naa ng'eno nayawua tipatisho oleng neyaua sii mbaa sidan nitngena nkera ang oleng amu ore apa terishata olarin lee sidai naa enepu enkera Tena siai ekuna tablets arashu Tena siai ekuna simui akeyie ee etekinoloji naa kepuonu ake Kuna kera nepuonu ayiolou atii sekondari tenkumoki enye neeku edol Ajo ore taata tenkaraki ena siai nayeuo asikoki tenkaraki Kuna kera nidol Ajo enkusuma nayaua mbaa sidain taata oleng neeku kitishipakinote oleng ena kisuma nikijoki naaji sirkali pee endelea

Basi ore taa tenewueji nikidolta naa enatoki naji diaper ashu keji napi uh entoki taata ena nayawua tekinoloji ashu entoki taata nayawua taata tipat oleng tialo esiai olmareita tenkalo ena siai onkera kutiti uh ore enatoki neeta nee imbaa enyenak sidain are uh ore tena kata naaji naa tekuna kera kutiti naa keshum inkulak naa nemitoki naa aaku kegira ake anapinap inkulak eloito naaku kewok enatoki nitoki sii aaku kibokieki naaji matejo tenitai enkerai kiti inkik naa kibok sii aitoki neku ore enatoki taata naa embaye taata naitelelia esiai akeyie tontomonok ashu tonomama kutiti naata inkera neku ore enatoki oleng naa eyawua taata imbaa sidain amu tiniyieu naaji matejo nilo eng'uei nelakua niyiolo naa ajo kelelek naa akelut enkerai ashu naa ashu naa itayu naaji inkiki nidol naa ajo kitelelek esiai oleng neeku ore taa enasiai oleng taata tenkop ang naa entoki nayawua faida oleng nikitishipakinote oleng eh amu eh itelelia taata esiai oleng nembaye etipat oleng amu keretisho oleng pii nisaidia inkera eh pemitoki aichafuka akeyie ovyo ovyo neku imbaa taata sidain oleng kuna neeku ajo naa sinanu uh maitumiyia naa kuna tokitin enaa iyiok kira irmaasae amu intokiting sidain oleng intokiting etipat oleng tiatua.